KEMRI kotinye kasishek chechang mising netai KEMRI kochamkoyoe kasishek chepo research eng korotwek anyun cheterter asikonai akot anyun tukcheipu anyun korotwechoto nopo oeng kora KEMRI kocham kochopei kerchek ako icheget anyun kokoito kerchek chuto kopa sipitalishek cheterter eng emetnyo nebo Kenya ko nebo somok ko cham KEMRI kora komekani sure kole kerchek che chekakikoito akealda kopo imanda akomachapei piko tukuul chemakani sure kole kerchek chekaketopen ako mapo haramu.

Kikokon anyun serikalit oratinwek ak siputik chechang mising chetos kiboishe anyun ana kerup asikenet piko anyun akopo korotwek chuto po STI ak chepo ukimwi ko cham anyun kokikokon serikali piko chekikure community health workers kopwa akotkosungukan kokwotunwek cheterter asikonetoti piko akopo anyun korotwek chuto chebo STI chemuch koip ukimwi koanyun kobokomonut mising poishonito kiyai serikali amu nito kokoini piko chepo kokwotunwek cheterter konyor akot kanetishet akopo tukuuk chekamaingen ako much icheget koripkei eng sopet ng'wan

Asimanamech anyun korotwek cheterter cheu akot chebo ebola chemito kokwotunwek chelekitenen en emeshek alak cheu Ugandan anan ko olinpo Congo ko anyun kiy netos ayay ane mising ko anet piko akopo oratinwek anan ko signs chepo koroito cheu kukalalang'it porto akiyot mising ak tukun chemang'une porto ko ndakainet chito akot dalili chepo korotwek chuto komuchei icheget koripkei akokora kenet akopo tililindo ap porto nepo piko konito kotoretin akot komanamin korotwek chechang

Miten anyun kokwotunwek anan ko tribishek chechang cheichamkoporu tumwek kwach lakini tribit nekikenai anyun mising ako kikero piko chechang ko neu nopo anyun lemek ko chuto ko waluhya anyun ako icheget anyun keyoe tumdo ng'wan kocham koyoei arap sisit ako icheget kiyoe anyun kokerkeit chitugul eng kokwet ngoka lakok ngoka chepyosok kokerkeit tugul akesungukani barabara kokerkeit chitugul ko kiy anyun no nekerei pichu kopo kamanut mising kokakipa anyun kokwet kesungukan akokerote chitugul ko icheget kokikenai anyun mising

Nekikere anyun en yuto yu ko kaniset nepo waisilamiek necham kekurem mosque koo anyun mosque kocham kobitunat missing en olechang waislamiek koo anyun ngiker akot kokwet nabunu anee komachang waisilamiek ako koroi anyun komatekat en oleabunu ko cham anyun olokerchini anyun korichuto ndakoko kanisaisiechuto kocham akere anyun eng taonishek cheechen cheu chepo Eldoret anan koo Nairobi ko anyun sikenyor korichuto ko amun chang yoto anyun bichuto anan ko 'wafuasinichuto' chepo waisilamu ko kinyolchi icheket anyun kotech mosquenito asikobwone inyokosaen.

Kiatkinye anyun kenyit ap elipu oeng ak tiptem ko kinda eret anyun koroito nepo COVID-19 ko kinyolchi anyun serikali nepo emet ap Kenya ko lasimishan piko tukuul akinyokorutkei ko kerut anyun piko ko kiy nekipo komonut mising amun kinyoru piko chechang chekikakonyor chanjo choto po sindanoshek chepo modana kokimaname anyun korotwek chuto ko kimitu anyun porwek kwach ako icheket kienyoru andarikchi piko cheketinye korotwek chuto po COVID kokimanamei koroito ko ki kiy nepo komonut anyun mising kingerut chi petushe cho.

Kokaker anyun pichait ni kakiserwech anyun postbank ko ipwotwo anyun bankishek cheterter chemiten ematunwek chemii emet nyo nepo Kenya ko kiy anyun nepo komonut mising bankishek chuto amun kichopwech serikali anyun asikekonore ropinik cho anan kokakiserin kasi akot kopendi chepkondok kuk yundo asikoripokis ko komami anyun benkishek ko korom mising amu inyoru akot maripasket chepkondok kuk komie anan kokeinyoru akot chepkondok kuk kopetsot eng chokchinet mau chepkondok komi benkiit amun yoto komami chii nemokoi kochorenen anan koro kole itinye siling chekile ko eng kerunenyu anyun ko kiy nepo komonut mising bankishek chuto mi emetnyo.

Kokaker anyun koi po korofa neo mising necham komito anyun Nairobi ko yutoyu ko cham iwendi chito yonimoche kekonin mapit anan ko taitolot nepo mbareng'ung' kocham anyun iwendi yutoyu kikise ardhi house yuto inyoru karatasishek tugul chepo mbarenik chebo piko chemi emetnyo nebo Kenya ko kora kocham yekasosho piko anan ko makaskei piko kocham anyun kependi anyun yuto asikekoch pichuto karatasishek siko much koip icheket kopa kotini ngokikakepa kotini koyuto ko koi ing kerunenyu kopo komonut mising amun ripwech akot karatasishek choto cho.